Ũrĩithia wa kuoherera mahiũ rũru-inĩ mũno mũno wagagĩrĩra, rĩrĩa mahiũ macio mararĩithio, hakuhĩ na mĩgũnda ĩrĩa arĩmi mahandĩte irio, na wega wa gũkorwo na mahiũ mohetwo, nĩ tondũ nĩ mateithagia kũgitĩra mahiũ gũthũkangia irio iria cihandĩtwo mĩgũnda-inĩ nĩ arĩmi.

Njĩra ya mbere ya kũmenya tĩri kana nĩ mũnoru kũigana wa kũhanda ũbatiĩ kũrora haria ũrĩ haria ũirĩrĩire na haria tĩri wũirĩrĩire mũno ĩyo nĩ njĩra ya kũonania tĩri ũcio nĩ mũnoru wega. Na njĩra ĩngĩ ya kũmenya kana tĩri nĩ mũnoru tĩri nĩ ũthimagwo nĩgetha ũkamenya mũigana wa ũnoru waguo.